Ore taata ena baye nee emabaye e tipat oleng' te murua ang' amu ore esiai enkiremore nee esiai naibung'ita iltung'anak pookin taata tolosho. Neeku ore ena siai nee esiai e tipat oleng' amu ore taata nee ele shamba nidolta tene logirai aun, naa ore ena daa naake elotu aret iltung'anak too nkoitoi kumok amu ore taa nai ena daa teniun oltung'ani ore tenebulu tenintunza aitobiraki, nisuj ncheriani pookin arashu nipik irkeek pookin looba naa neyeu ena daa ino, naa ore daa naa ore teneeku eeku aitobiraki naa ore ninye teniya sokoni nekintaki ropiani kumok oleng', naa ore nena ropiani nekiret too nkoitoi pookin naaba naa arashu nekintaiki nchidai naaba naa eniyata. Ore sii ena daa naa iindim iyie ainasa tenkang' ino naake eeku kinatikia iyie shida esumash. Neeku ore ena siai nee esiai nanare teniibung' iltung'anak oleng'.

Ore taata isimui entach naa keata tipat oleng' too ikera esukul amu oree kuna simuyi naa meeta entoki nemeyata akee iye yie teneaku esiai naipirrta internet oree taata internet naa esiai sidai oleng' nayawua technology amu ore taata technology naa ninye arashu ninye esijitae oleng' too sukulini amu oree taa naji esimu naijo ena entach naa ore inasimu ino teneyiu enkerai embuku te online naa ketumoki anoto teenadorop ,ore sii ai toki ketumoki naaji inkera aanoto isyaitin arashu ketumoki inkera anoto isyaitin teneiriwaki irmalimuni lenye amu keyaku naa keeta kunasimui naa ore kuna simui nemeeta entoki nemetumieki, oree sii aitoki ore kuna simuyi naa keretisho oleng' amuu ore tanakata enaa teniyata esimu entach naa itumoki aisumayu tee pooki weji nitii neeku ketumoki enkerai aisumayu ata tenaa tiang' etii neeku ore tataa kuna simuyi naa kegira aaretisho oleng' .

ore tataa irmalimuni lemeyiolo aitumia imishinini arashu lemeyiolo esiai ee technology oleng` naa kenyokita serikali oleng` aing`uraa tenaa keyakini imashinini kumok peeyiolou naa aitumia kuna mashinini enaa in computer ni too sukulini oree kuna mashinini naa keret ailepunye eng`eno enye ee technology naa keaku inakata etaretoki kulo malimuni oleng` oree sii aitoki kegira taata serkali aanyok aishooyo wifi too sukuliini ore nenaa wifi naa keret irmalimuni oleng` naa amu keaku ketum intokiting` pookin naayieu te internet naa keaku ina kata keretito ena techhnology ee wifi imalimuni oleng` oree sii aitoki ore kulo malimuni nemeata arashu lemeyiolo esiai ee technology oleng` naa keidimi naaji neisumi tenkiti rishata ndorop neyiolou naa ena siai naipiirta teknologia amu ore too sukulini pookin naa kegira aing`uraa tena keyiolo esiai nara ene technology sapuk

Wore taata entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa kadol esiai arashu kadamu esiai enkiremore endaa, arashu eunore endaa. Amu wore taata ena naa embaye naibungita pokingae tolosho, amu wore taata enaunore ena daa naa keretisho oleng' oleng'. Wore taata endaa naijo ena, naa ekirishe ninye iyie oltungani esumash, arashu ekiidim ninye aiteraki, aiteru biashara ino, teneeku eutuo ena daa. Amu keaku wore ena daa naa ilo amirr amiraki iltunganak, naa wore taata teneeku itimiraka iltunganak naa keaku ikira aitijingu iropiyani, naa wore niana ropiyiani naa ekiidim aataret iyie oltungani, arashu iindim ninye ainyiaki atomonai enkae daa olchamba sapuk. Neeku wore taata ene naa entoki sidai teniimbung iltunganak aanya.

Ore taata nai tanaikobnanu paisum oltungani metayiolo enasiai na ore esiai enkiremore na esiai nayieu engeno sapuk smu ore taata tenidolta eleshamba na kenyori aitobiraki amu kibunga olopeny nakeyiolo esiai enkiremore, ore taata tene na keti enashini nabukoki eleshamba enkare na ore kuna mashinini teniyieu nitumia na kenare nai teniyiolou enasiai enkiremore niyiolou mashinini pookin naitumiai tenasiai neaku keyieu nai oltungani na keyiolo enasia niasi enkiti course kiti na naipirta esiai enkiremore neaku inakata ekiret iyie oltungani amu iyiolo na aitumia kuna mashinini ashu iyolo aitobira olchamba ana ele tanakata neaku ore ena nai na embae sidai oleng.

Wore inkatitin eapa oo nkera, naa kesidan apa oleng'. Wore intokitin naiko metaa kaisidan apa inkatitin oonkera, naa wore apa tiapa, naa keetae apa endala naji enoonkera, naa wore inia dala oonkera, naa keret arashu kitaa niana kera kitaa inkatitin enye sidan oleng' amu keaku keyau niana kera tenebo. Naa wore iniakata teneyau tenebo naa keeku keshipakino niana kera inkatitin enye.

Ore taata ena baye naa ene tipat oleng teneibung iltunganak amu ore anaa enidolita ,ore tene wueji naa kegirai aityu ilmatunda tolchamba ,naa ore egirai aitayu, kegirai aapik ewueji sidai nanapieki pee etumokini naa aawaita wuejitin naapaasha. ore tenakata kulo matunda egirai aitayu aikonji keleke aa eidipa oltungani aiyoda neeku kelelek eidipaki ninye aatimirr na ore naaji ina siai naa keisidai amuu keku itum oltungani naa ninye ropiyiani inonok naa idim atoponarie naa mbiasharani inonok ,ore sii aitoki, ore ena baye naa ene ipat oleng amu ore taata kulo matunda naa indimmoltungani ainosa naa keret ninye osesen lino naa keeku inakata kitareto esiai ino.

Ore taata tenishum iropiyiani tes, aitumia internet nee embae sidai oleng oltungani amu ore taata esidano ena bae naa ore tenishum iropiyiani inonok te internet naa itumoki oltungani atoduaa pooki kata niyieu, naa itumoki sii aitayu pooki kata niyieu amu ore taata oltungani, iyie inakata ogira , arashu iyie loitore ene wuoji netii iropiyiani inonok . Ore si aetoki ore taata nana ropiyiani naa itumoki oltungani airiwai enkata pooki naba anaa eniyieu na keaku inakata enkileliaki esiai . Ore si enkae sidano oropiyiani e internet, ore tenakata teniata, tenitushuma ropiyiani teinternet nemelasima pidumunye alo benki alo peyie kintaikini indim ninye oltungani aitaki kewon , nirewaki ana mpesa ino naa keaku inakata ina inteleliaki esiai oleng.

Ore oshi ropiyiani nanu naitumia tenkolong', naa maidim oltung'ani midim oltung'ani atayiolo kake tenidim nai atayiolo enakata dipa eishunye enkolong' ino, paa itumoki taa ayeu aimai iladuo meseji linonok, paitumoki taa atodua iropiyiani nintumia tenkolong. Ore enidim naji aikuna peyie intorio aitumia iropiyiani aitobiraki, arashu peyie kintasheki, naa peyie eku iyata budget ino, neeku ijo kuna ropiyiani intumia tenkolong', na keeku nakata itumoki naa atodua arashu atayiolo ropiyiani naa naba enaa inintumia.

Wore te nanu, naa wore taata tofauti enkisuma e CBC wene eight four four, naa wore taadi ilarin lemepaasha, kei tumiyia ake iladuo arin laakirae ajo kitumiyia. Kake wore taata enkisuma naa ninye napaasha, amu wore taata CBC, naa kiteru ninye aitijing inkera atua esiai oonkaik enye, niteru enkerai ayiolou naa esiai nayieu niteru aas, eton aa kiti, naa keeku inakata inia etareto inia kerai. Wore apa eight four four naa keetae apa, keetae apa imbukui naa ninche isum. Naa wore taata naa keetae entoki naa keji, entoki niyieu niyiolou oltungani, naa ninye ias.

Ore taata eniko nkera esukuul leeisuma aaitobiraki naa ketii nkoitoi naa suji pee tumoki naa kuna keta aaisumata aitobiraki. Ore nabo naa keyieu neyiolou nkera matumisi oo mashinini taata e technology naayetuo nindim atareto menoto naa mbukui pee etumoki ninye aaikilikwanu iswalii naa te internet, naa ketumoki inakata ina atareto nkera. Ore sii aitoki, ore entoki nagira aisho nkera pee isuma naa ena taata naa keetae noo internet te sukuul naa ketumoki naa atareto nkera aitobiraki netumoki naa aanoto mbukui neeku keekunaa etareto ina nkera te wueji sapuk.

Ore panyor nanu aitengenisho dama na ore tenilo oltungani aitengenisho dama nentoki sidai oleng amu ore inakata osesen na kidim ainoto enatoki ningira aitengen oltungani arashu kindim osesen ,ore inakata elekunya oltungani neton a sidai arashu atan ituenauru oltungani neaku indim nai atumoki aitengena eletunganimenyanyuk si enilo aitengen osesen loltungani na keaku etanaure netayieuwua ilo tungani nirura, neaku ore naa dama meeta ilo tungani njo na kindim ataasa esiai ,ore enatoki nijoki na kidim ataasa ,atoningu aitobiraki neaku ore enkitengenare edama na kesida na enetipat si.

ore taata engeno nanu naata arashu ormarenke latonngo naipirta enkiremore, naa ore enkiremore naa entoki sidia, ashu ebae sidai tenelo, oltungani naa alo asuj. amu ore taata enkiremore, naa ekidim ninye atorishe nyamalitin kumok anaa ine sumash, arashu enoo ropiyiani, amu ore tenakata tenilo airemisho anaa tene. naa ore ena daa naa ekiret ninye, teninyia niraposho. arashu iya olduka alo, alo amir naa ekiret ena daa amu ilo aitijingu iropiyiani sidan oltungani. ore sii aetoki ore tene wueji naa keetae ena masini tene wueji naa ore ena mashini naa kelo ai ima arashu kelo adol temperaturevnaa olchampa, naa ore na tenidol ina kata ntokitin naijo temperature naa iyiolou entoki pokin naba anaa enkare arshu fertilizer nidim oltungani atipika olchampa lino.

ore entoki nagira aasa tene na ketiiki olchampa. ore etiiki ele shampa, ketii ntokitin naagirae kulotunganak aitamanaa too nkurbaloni, naa tele shampa, ore taata kuna tokitin naagirae aetamanaa, tele to nkurbaloni, kelelek aa ore ina naa fertilizer ire ina fertilizer naa kidim atareto olchama lino oleng, ashu ashomo ailepunye, ebulunoto edaa ino amu kelo aponaa intokitin naijo noo nutrients tedaa. ore teina kata naa ilo oltungani atum naa ee edaa sidai tolchampa lino. ore siii ae toki, kelelek aa kegira kulo tunganak auniasho, ore egira aunisho naa keeku ina kata kitelelek ena siai anaa enkurbalo amu itumoki oltungani atanapa edaa ino ashu entoki ninapita teleleki, neeku mikitumoki ena toki naa ashomo airoshiyie.

Ore taata ena bae naa embae etipat oleng temurua ang amu ore taat tenilo aun imaua inonok naijo kuna naa indim oltungani ashomo atimira, iropiyiani sidan oleng amu ore taata kuna maua inonok tenidip atubulu, atubulu esidai tolchamba lino laijo ele , naa indim taata aitayu teniaku erishata naitayuni, nintayu enaa naibu, ina naibungita tomononi natii ene naa indim ake atodua ajo ore ena naa entoki sidai , amu ore tenakata kuna maua, indim oltungani aitayu niya olduka , nila alo amir , amiru iropiyiani sidan oleng . Ore si tiay rishata naa ore kuna maua naa kenyori oleng toonkwapi eboo , niaku teniata naji ewueji sidai niimie naa itumoki ake anoto pai , teneyay inkwapi eboo naa itumoki aitayu iropiyiani kumok oleng, niaku ore tina rishata ore nena ropiyiani naa ekipuo aret iyie toonkoitoi naapasha.

ore taata matumisi esimu e taach too nkera esukuul, naa kelo, ayau arashu kelo ayau eretoto sidai oleng, arashu sapuk too nkera esukuul amu ore taata kuna simui anaa ine ntaach naa idim oltungani, kidim enkerai anotie imbukui pookin, naaba anaa inaayieu eimu internet arashu eimu ena kisuma e digital amu ketuoki naa ena kerai aa tenetum internet naa ketumoki atijinga online naa ore tenejing' naa ketumoki anoto mbukui napaasha, arashu ketumoki ninye aikilikuanu isuali napaasha eimu enkoitoi e internet naa keeku ina kata engeno enye egira ina kerai aaponaa, ore aitok ore kuna simui e ntaach, naa kidim ninye enkerai aisumare etiii pooki wueji neba anaa eneti, ana tenetii naaji enkerai ang naa kidim ake aismayu eimu ena simu enye entaac, naa keeku inakata enotito kuna kera eretoto. sapuk oleng tenkusma enye.

Eton ake eidimayu enoopa Kisuma napuoi sukuul tiang' amu ore taata tena rishata naa ekeatai enkisuma e digitol. Ore eewuo ena kisuma e digitol naa keretito iltung'ana too inkoitoi napaasha amu ore taata inkera naa ketumoki aisumata too inkang'itie enkara eke naa elotunoto ena siai e digitol. Neaku ore taata naa keatai imashinini napaasha anaa inkopyutani, ore taata teniata oltung'ani enkopyuta naa indim ake oltung'ani aisumai te pooki wueji nitii, neaku ore taata teneitu elo enkerai sukuul naa keidim aisumai tiang'. Ore etiu neija, ore taata ena kisuma e digitol naa kelo aretusho amu ore taata teniata oltung'ani internet naa indim oltung'ani ainoto imbukui napaasha te online naa keaku Ina kata inoto eretoto niponaarie eng'eno ino te siai enkisuma.

Ore engeno nanu naata naipirta ena kipirta naa ore taata anaa enidolta, keetae kulo benia tene , ore kulo benia naa ile yara bela extran , ore kulo benia naa nkiloi mia , miyai ile , ore etiu nejia naa ore kulo benia naa iloonapieki arashu iloonapieki doi indai, entoki , anaa empeku napuoi aun tolchamba . Ore taata kulo benia naa kitelelek enapata ena peku , ingwaa naa ena kampuni enye mpaka naa olchamba , peminyiala naa ena daa ashu peminyiala ena peku eton naa itu itabari enaduo wueji neji peitabari.

Ore taata ena naa esiai naitiship oltungani oleng amu ore taata anaa enidolta , ore kulo tunganak naa kegira ayau endaa tolchama, neyau nebukoki ena mashini, naa ore ena mashini naa kelo aret lelo tunganak aitobir enaduo daa peyie etumokini naa aaku kinosayu .Ore taata ena mashini naa kelo aret iltunganak as isiatin naa iltunganak apa loos naa keaku inakata kitelelek ena mashini esiai amu keaku measi, mmee iltunganak naa logira aitobir ena daa , ena mashini naa naitobirita .

Kore taata tenamaisha nikitii, na kenare ake nerub arashu nibung' iltung'anak orkuak. Amu ore taata irkuaki, na kegira iltung'anak ang'amu irkuaki lopaasha, lotang'amutua naa toloreren. Amu ore taata tena rishata nikitii, na kegira iltung'anak aduaro, neduaya irkuaki lorkulie oreren, nore taata teneng'amu iltung'anak irkuaki lorkulie oreren, na keyau nakata enchula. Amu keeku kegira iltung'anak ang'amu irkuaki leme irkulenye. Nore etiu nejia, kiko laduo tung'anak metung'uiki orkuak lora olenye, nepuo ang'amu irkuaki lekulie oreren.

Ore taata subjects naisumaki te sukuul naipirita maisha e enaake, naa ketii entoki naijo isabu, amu ore taata osabu nemeata ewueji nemitumie, nemeata ewueji nemetii, na ore etiu neija amu ore taata te enkikenare o iropiani naa osabu dei ilo, neaku ore dei osabu naa entoki naa keifaa neibung' oltung'ani amu ketum ake te maisha e anaake. Ore sii ai toki, eatai entoki najoi Science, ore science naa keipirta enkisuma o enkiremore, naa ore taata enkiremore naa embae naibungita iltung'ana oleng' amu ore pee iyou ninya endaa naa ilasila pee iremisho ira oltung'ani. Naa ore sii taata ore enkiremore ninye imbiasharani kumok naibungita iltung'ana, amu ore teneaku ituuno oltung'ani endaa ino naa indim naaji ake ashomo aiterunye biashara ino.

ore taata tenadol nanu ena naa kadamu esiai enkiremore oo maua. ore taata ena siai oo maua naa esiai naata dupoto oleng. amu tenilo oltungani aiteru ena biashara aiano naa keeku interua esiai sidai. naa ore taata ena siai naa ore kuna mauau peeku etubulutua anaa kuna, na idim ake aiatayu niya olduka lino. arashu niya sokoni, nilo alo amir iropiyiani sidan olengore si kuna maua, idim naaji aipangie awa nkuapi eboo. amu ore kuna maua naa keeta iropiyiani eshumata teenku naji kegirae aipang'ie aaya nkuapi eboo.

Ore esidano edukuya nalotu teniaku ormembai lolturtur naa keaku itum naa ilomon pookin elulunga tenilo naa iyie alo olturrur . Ore taata kulo tururi naa kepuo aret iltunganak oleng , naaku itum ereteto sapuk oleng , eimu naa kulo tururi amu keetae iltururi looropiyiani lenchumata oropiyiani naa ore taata teneshumi nena ropiyiani , naa ekipuo nena ropiyiani aret tenkata nabo tenkumoki . Ore siae toki , ore taata iltururi naa keetae iltururi kumok oleng logira aret iltunganak anaa ainyiangu ilchambai, amu keetae iltururi loinyiangu ilchambai , keetae iltururi lomir naa keaku inakata intijingu iropiyiani sidan eimu ele tururur linyi.

ore taa ena bae naa emba e etipat oleng tenelo oltungai aas. amu ore taata tenidoolta ena toononi natii. arashu ena mama natii ene, naa keta nkishu. naa ore kuna kishu, naa kepuo aaretisho too nkoitoi napasha, amu ore tata teniata nkishu inonk naijo kuna. naa idim oltungani, naji atalepo enkiteng ino naijo ena, nilepu kule kumok. ore nena le ekidim ake aataret too nkoitoi naaba anaa iniyieu. amu ore nena le idim naaji atoooko tenkang ino, naa keeku ina kata ekintakitia enyamali esumash. ore aitoki ore ina kiteng idim atalepu kule. ore nena le niya olduka lenye nilo alo amir, naa keeku intijing'utua iropiyiani. sidan oleng. naa ore nena ropiyiani naa ekipuo aaret, too nkoitoi kumok. ore sii aitoki ena kiteng. naa idim atimira ena kiteng' neyieng'i. ore nena kirik naa ekipuo aaret sii niyie oltungani amu teninyia naa ekinyor osesen. arashu idim naaji atimira, nena kirik naa keeku esiai ino interua oltungani.

Ore taata temtandao, na idim oltung'ani aisilenu iropiyiani pooki rashata naba enaa niata enyamali, arashu poki kata naba enaa eniata mahitaji oropiyiani. Ore taata inkoitoii niidim oltung'ani, idim anoto iropiyiani eimu Tala, ore lelo naa ilturrurri loishooyo iropiyiani, esile, na keetae erishata nilo sinye alo alakie nena ropiyiani. Ore inkoitoii nidim oltung'ani anotie kuna ropiyiani, naa kenare ake teniata inamba inonok, namba esimu, niata namba enkipande, netii si nisuj akeyie intokiting incheriani pookin likijokini eton naa itu ilo atum ena kuna eton itu alo ala adum kuna ropiyiani.

Ore taata elaare esirkali naa kelo naji alo ayau enkitobirata esirk, orbar, orbaribarani tenkop amu ore taata kuna ropiyiani naa kepuo aisho oltungani esi, meeta interu esiai ino , niaku ore nai ena siai esr, keyieu nenare enasirkali aibung enasiai enkitobirata orbaribarani amu tenitobir ninye sirkali irbaribarani naa kepuo aisho lelo tunganak naa le murua siatin oonkaik , ore tenetum lelo si lelo tunganak isiatin onkaik naa keaku inakata , keaku ketum isiatin eanaake naa keaku kelau, keyau naa keeta entoki naasita lelo tunganak naa tina rishata .

ore taata esiai oo ntoiwuo tena siai eimu naa duat e cbc naa ore esiai oontoiwuo, naa pee epuo aibung' naa nkera enye, nepuo metaa ore entoki pookin naba anaa enayieuni te sukul naa naa kidim naa aing'oraki nkera terishata dodrop. peyie etumoki naa nkera ,aanoto naa intokitin naitumia, terishata arashu te maisha yeanaake, pee etumoki naa kuna tokitin, aashom ataret nkera tena siai enkisuma. ore sii enkae siai oontoiwuo, na peyie peyie eya nkera enye sukuul pee epo atum ena kisuma enye e cbc amu ore ena kisuma naa enkisum nalo aisum nkera aitobiraki nelo ailepunye engeno enye, peeku iltunganak, loodupa te maisha naa enye.

ore taata kiwango nanare nebaya enkerai peyie tenkisuma enye. naa kenare tenisuma enkerai nenyok abaya university amu ore taata te university naa kelo enkerai, ninye elo. ore peku idipa naa kelelk etum esaiai sidai. naa keeku inakata etareto iltunganak lenye. ore taata mupango natipikaki pee ing'urari tenaa ki kibung'i enkisuma. nilepieki enkisuma naa kegirae aanyok ayau ena siai e digitsl e technology peyie enyok jun kera aanoto ntokitin naa naisumare, te pooki rishata, re naaji intokitin naijo computers teneyakini nkera, naa kilepunye enkisuma enye, naa keku sii ketum enkisuma terishata pookin naba anaa enaata.

Indim taata oltungani atipika keon enyamali eimu kulie tunganak amu ore kulie tunganak na keetae ltunganak loloingoru lomon lorkulie eimu simui naji, na ore tinarishata na keaku inakata itipika keon ina nyamali arashu anaa nai teninchooyo namba inonok enkipande pakelo oltungani adumunye entoki naijo loan e online na keaku inakata iyaka keon enyamali amu ishomo aishooyo namba inonok enkipande netumieki naa adumunye ntokitin naijo loan na ntokitin nona napuo aitanyamal oltungani ashu aitanyamal oltungani.

Ore oshi subjects natemi inkera terishata e kcpe tolosho le kenya naa keetae subjects naijo hesabu naa ore esabu naa enkikenare , neetae hesabu naijo enescience , ore tenakata science naijo ena siai enkiremore , naipirta akeyie esiai enkiremore otechnology odi wenasiai edigital , ore enkae toki naa keetae esiai ecre naa ore tenakata ina naa esiai naipirta esiai ooekanisa arashu edini . Ore siae toki keetae esiai e enkisuma esubject eenglish ore tenakata ina naa esiai enkutuk olashumba . Neetae kiswahili , ore ina naa ena kutuk ang enaa enko olosho lang le kenya , neetae sii esiai esocial stuies, ore ina naa enaiprta esiai anaa enoolarikok lorikito yiok , ina siai akeyie naa pookin.

Ore taata enkitalalata ontauni neibelenya orkuak oleng nitobira amu ore taata ltunganak na ketumoki atoduai orkuak lenye amu etushulate taata ltunganak na ore eniduaki orkuak lorkulie naindim atayiolo orkuak linyi ashi indim atayiolo ajo kai epaashare orkuak linyi olorkulie ,ore etiu nejia ore eti ltunganak tenebo nidim atoduai nai orkuak lorkulie ore tinarishata na itumoki nakata aibunga orkuak linyi makeon.

Ore taata eninko oltungani teniomonu helb naa indim atoomonu helb eimu enkoitoi eonline eimu internet, ore taata internet naa keimu digital. Ore iyata internet oltungani naa indim ake atoomonu helb . Naa eimu enkoitoi eonline naa ore intokitin naanare teniata naa keyieu ake naa iyata inamba inonok , onamba enkipande ino, neyieu sii niata e account ebenki , neyieu niata inamba onkipandeni ontoiwuo inonok , neyieu sii niata ina internet neyieu niata esimu sidai arashu emashini naijo computer arashu laptop peyie itumoki naa inakata a atoomonu ena helb ino.

Ore taata ena enkisuma ecbc naa enkisuma sidai te tenduata ai nanu amu ore taata cbc naa kegira aitobir arashu kegira aitengen inkera pesioki enkerai ayiolou ena toki nayieu neeaku arashu entoki naba naa neyieu neaku peyie naa etumoki atasioki aisuma ina toki naa kesioki inakata enkerai atayiolo entoki nayieu neaku. Ore sii taata ena kisuma ecbc naa ore entoki naitiship oleng naa ena natipikaki enkisuma edigital meetaa ore enkerai tenaa keyang etii enkerai naa ketumoki ake aisumayu amu keetae naa kuna mashinini enaasimui entouch naa ore kuna simui ashu inkomputani arashu kuna kera oleng misumata tepooki wueji neba anaa enetii naa ketumoki sii kuna kera anotito imbukui teonline pooki kata , niaku ore taata ena kisuma ecbc naa enkisuma naloito alo aret inkera tewueji sapuk oleng.

Ore taata enkisuma e kenya nemegira aret nkera menoto arashu menoto siatin nanare ,ore taatankoitoi naifaa arashu ntokitin nanare neya serkali na kenare ake tenenyor aishooyo siatin arashu aponaa siatin naa te tolosho, peyie etumoki na ltunganak pookin anoto siatin terisioroto arashu oetumoki na oltungani ainoto na enasiai naisumia naapaninye nakeaku inakata inototo ltunganak eretoto oleng.

Ore taata technology naa eyauwa eretoto sapuk too iltung'ana le enkop aang' oleng', amu ore taata einotoki technology. Amu ore ninye te enkisuma naa keretito inkera oleng' amu metaa etumoki inkera aisumata pooki rishata, naa tenkaraki pee einotoki intokitin naijo noo internet ,naa ore einotoki internet o network o ntokitin naijo noo WiFi naa eketumoki Kuna kera naa aisumata te erishata pookin. Ore si ai toki, ore taata eewuo technology neitelelia esiai enkinyang'are o ntokitin, amu ore taata intokitin kumok naa itumoki oltung'ani, ore teniata esimu entach ashu teniata ake iyie enkai toki niindim ainyang'ishore eimu naa internet naa keitelelek taata imbaa amu ekiyakini intokitin ompaka emulango ino, naa ore Ina naa ekeimu eretoto ake e technology ake. Neaku ore taata ena technology naa entoki ake naloito aret iltung'ana oleng', amu ore te ai toki netonyua iltung'ana anyok ayiolou technology nenyoru esiai eremore, neaku ore taata ena naa entoki naloito aibung' iltung'ana neloito aret tiatua intokitin kumok.

Ore taata eniko university peyie eshet ormanyara loitushul inkera naingwaa iwuejitin neepaasha naa kidim ake naa ore enaas university naa kidim aaku kengamu inkera owuejitin neepaasha arashu inoo nkauntini naapasha naa ore tina kata keaku eyawuaki iltunganak lowuejitin neepaasha ayau metaa nabo . Naa ore tinakata naa ketumi tinakata aitumia engeno arashu aitushula engeno oltunganak loopaasha naa keyau inakata ina ereteto sapuk oleng tolosho. Ore sii aetoki ore taata eniko university naa peyie eyau iltunganak lonkutukie naapasha peyie etumnaa kulo tunganak atamoto neyieolouno naa ketumoki kulo tunganak ashom naa ataretoto tena siai naa enkisuma.

Ore tolosho lekenya na keetae laleta longwesin lopaasha ore taata keetae olale longwesi le masaai mara ore ilo alale na kegira ayau ashu kegira ayau ropiyani kumok eimu lomon oponu tonkwapi naapasha ore olikae ale na keetae olale na nairobi tenewueji neatae olale lijo le Amboseli, neatae orkulie kumok akeyie amu kekumok laleta ootae oleng tolosholang le Kenya.